Ore SHA naa enkadi nalakieki sipitali te Kenya naa enetipat oleng' amu ore taa naai tolapa tenipik mia tatu hamsini naa tenilo ata sapukin naa intumia ake amu ilaaki keon nikisaidia sirkali aalaki sininche enaki shoto ooropiyiani.

Ore entoki naishiakino pee ees irpolisi tolosho lang' naa peyie iibung' ilarruok irpurrisho pookin pee etumoki iltung'anak aanoto eseriani, amu ore olosho lemetii eseriani nemeeta entoki naasitai amu meetai naa maendeleo tolosho lemetii eseriani.

Ore kuna naa nkaitubulu, naa kum tenadol enapisha na ore entoki nalotu indamunot ainei, naa olchamba ele, lotipikaki endaa, naiterua abulu.